Rĩrĩ nĩ ikũmbĩ rĩa kũiga mbembe rĩa thirikari , na ikũmbĩ rĩrĩ rĩrĩ bata tondũ rĩrĩa arĩmi magetha mbembe, matwara ikũmbĩ-inĩ rĩa thirikari, thirikari nĩ ĩtwĩkaga ya gũgũteithĩrĩria ĩkahota gũtũigĩra mbembe icio wega, cigaikara hau ihinda inene na magatwĩkĩrĩra ndawa nĩgwo itigatwĩke cia kũrĩo nĩ tũtambi, na cigaikara kũu, rĩrĩa thoko ya mbembe ĩkambatĩra thirikari noyo ĩgoka, ĩtwĩre arĩmi rĩu mbembe cianyu nĩ irabatara nĩ irabatarana , na cia batarana nĩtũkũmwenderia na mbei yagĩrĩire , arĩmi metĩkĩra thirikari ĩgatwĩka ya kwendia mbembe icio na thogora mwega, mũrĩmi agatwĩka wa gũteithĩka na akagĩa kĩo , na akagia indo cia kũhota kũrĩma mbembe ingĩ nĩgwo thitoo ĩno ndĩgatwĩke ya kuaga mbembe.

Ũrĩmi ũyũ wa mũcere harĩ bata kũũrĩma tondũ nĩtũrabatara mũcere thĩinĩ wa ũtũro witũ. Nĩngĩ kũu gũkũragio mũcere no nginya makaũrutĩra wĩra tondũ waga kũũrutĩra wĩra ũrĩa ũbatiĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũrega gũkũra kwoguo no nginya ũkeheria maĩ marĩa matarabatarana ũgekĩra marĩa marabatarana, maingĩha ũkamenya ũrĩa ũkũmanyihanyihia. Na nĩ wega tondũ nĩ andũ aingĩ monaga mawĩra hĩndĩ ĩyo. Rĩrĩa marathiĩ kũrutaruta maĩ mũcereinĩ makona irio cia kũria mũthenya ũcio tondũ me gĩbarua matingĩaga gĩa kũrĩa. Na nĩ wega kũruta wĩra tondũ rĩrĩa waruta wĩra ndũrĩ hĩndĩ ũkahũta na kwĩragwo watuĩka kĩgũta ndũkarĩe. Kwoguo rĩrĩa ũkũruta wĩra tariũ ũguo ũyũ araruta kwa mũcere ndangĩhũta tondũ nĩararuta wĩra.

Njĩra ĩrĩa tũngĩhũthĩra kũgitĩra indo icio citũ ci iria-inĩ na nyamũ, nĩ kwandĩkwo andũ agũciroraga, akorwo nĩ arĩa-nĩ arĩa marathiĩ kuo, magathiĩ marĩ andũ matarĩ andũ makuĩte indo mangĩhe indo icio cituĩke cia gũthũka, tondũ rĩrĩa mũndũ athiĩ akuĩte akorwo nĩ irio, irio icio hihi no cikorwo ciĩkĩrĩtwo thumu, athĩ ekĩra iria-inĩ kana ahe nyamũ icio ikũu, nĩcigũtwĩka cia gũkua, rĩu gũbatiĩ gwĩkĩrwo ũgitĩri mũnene, hĩndĩ ciothe mũndũ ũrĩa ũrathiĩ gũciona agathiĩ atarĩ kĩndũ akuĩte na ndagatuĩke wa kũhe indo icio kĩndũ tondũ acihe kĩndũ tũtiũĩ ũrĩa kĩndũ kĩu kĩngĩthũkio nĩ kĩndũ kĩu akĩhee, kũoguo nĩgũbatiĩ kwandĩkwo andũ arĩa marĩtuĩkaga akũrora indo icio ona nyamũ icio ũkĩingĩra kũu igakorwo ciĩ hanene, nĩũraciona no ndũbatiĩ gũcikuhĩrĩria, ũgacionera haraihu nĩguo tũtwĩke agũika na nyamũ icio ihinda inene, ũgĩcionaga, cigatũrehera ageni, cigatũrehera mbia ciananja, cigatwĩkĩra maũndũ manene tondũ nĩgũkaga andũ aingĩ agũciona, magagĩtuĩka agũkũria bũrũri wĩtũ, nao andũ angĩ makagĩa wĩra tondũ rĩu acio mandĩkĩtwo gũcirangĩra -rĩ, no marĩonaga mũcara kuuma gwĩ thirikari kũoguo tũtwĩke agũcimenyerera, na tũtwĩke agũciga ũrĩa cibatiĩ na tũtigatwĩke agũcihe irio tondũ ithuĩ tũtingĩmenya kĩrĩa cirĩaga no acio maracirangĩ-rĩ, nĩo makoragwo na ũgĩ wa kũmenya indo icio-rĩ ibatiĩ kũhũthĩra kĩna na itibatiĩ kũhũthĩra kĩna, na tweka ũguo nyamũ icio citũ nĩ cigũtũra ihinda inene na itwĩke cia.

Rĩrĩa andũ mararuta wĩra me hamwe, mabatiĩ othe makaiganana arĩa akũrũ na arĩa anini, magacoka magatuĩka a kũheana kĩheo. Nao arĩa akũrũ makahe aya anini gĩtĩo nao aya anini makahe acio akũrũ gĩtĩo. Aya anini rĩrĩa mona aya akũrũ maremererwo, magatuĩka a kũmateithia, magatuĩka a kũruta wĩra wega, na mũndũ aruta wĩra wega, arĩa angĩ nĩ mabatiĩ kũmũhe kĩheo nĩguo makamuongerera hinya agatuĩka wa kũgĩa kĩo gĩa kũruta wĩra na gũteithania, na wĩra hĩndĩ ciothe ũrĩtuĩkaga wa kũgacĩra tondũ andũ mena kĩongo kĩmwe, nĩ maratwarana, gũtirĩ ũraira ũrĩa ũngĩ, wĩra wothe ũkarĩka na magatũũra mena gĩkeno na wendo na magatũũria itĩĩo marutaga wĩra me hamwe othe.

Njĩra iria tũngĩgerera nĩ nyingĩ, wambere mũndũ no athiĩ acere erorere maũndũ marĩa marathi nambere thĩinĩ wa mathukuru, ũrie ciana icio ciũria. Ciana icio rĩrĩa waciũria ciũria nĩ igũgũcokeria tondũ mwana ndarĩ hĩndĩ aragia ũrĩa gũtarĩigaga ũrĩa kũrĩ. Wakerĩ, no ũtũme andũ mathi makũrorere makũrehere ndũmĩrĩri, ũrĩa kũrathiĩ nambere. Ningĩ ona nĩ ũkũĩrorera itũũra wone ũrĩa kũrathi nambere, ũmenye ciana nyingĩ kana nĩ irathi gũthoma kana iria ingĩ ithiaga gũthũkũma na aciaria ao, wamarora nĩ ũkũmenya. Ningĩ nĩ ũkũingĩra nginya cukuru ĩyo ũrore ciana iria ciĩkuo na nĩ igũkũhe anja, ũmenye kana ciana iria ciothe ciĩ itũũra rĩu nĩ cirathiĩ gũthoma. Ningĩ nĩũkũrora wone kana cukuru icio ciĩna ciana nyingĩ tondũ nĩ ibatiĩ gũkorwo na ciana nyingĩ angĩkorwo itũũra rĩu rĩna andũ aingĩ maraikara kuo, koguo ciana iria menacio nĩcibatiĩ gũkorwo igĩthiĩ cukuru ikaga gũkorwo igĩthiĩ kũruta wĩra na aciari ao mĩgũnda-inĩ kana kũrĩa mathiaga gwetha ũboco wao wa omũthenya.

O kiumia o kiumia he mũthenya ũrĩa mũndũ amũrĩte wa gũthambia nyũmba. Hĩndĩ ĩyo rĩrĩa ũrathambia nyũmba, ũrutaga mawĩra mothe ma gũtheria tũkona tuothe, kũu igũrũ rĩa ndiro, kũu rungu wa marĩrĩ. Kũu igũrũ wa ndiro nĩ ũbatiĩ mũthenya ũcio ũrathambia nyũmba marumu mothe na kũndũ guothe ũgathambia hau, ũgathiĩ igũrũ rĩa ndiro ĩyo, ũgathambia, ũkahura rũkũngũ, ũkaruta mbũmbũĩ gũgaikara gwĩ gũtheru na gũgaikara gwĩ kũndũ kwega.

Ĩĩ gũtwarithia mwĩthikiri nĩ wega kũnogora mwĩrĩ, rĩrĩa ũkũũtwarithia ũcocorete, na rĩngĩ wĩ karĩmainĩ nĩ ũgũthigina, na rĩrĩa ũrathigina no maguta ũraruta ruta thĩinĩ wa mwĩrĩ, na ũkanogoka, wainũka ũgatwĩka wa gũkoma wega, kwoguo rĩrĩa ũgũtwarithia mwĩthikiri, nĩ wega to nĩ kũnogora mwĩri, na ũgatwĩka wa kũhũthahũthia maguta, na ũgatwĩka wa kũgĩa mwrĩ mwega, ũngĩhota kũruta wĩra na ĩhenya, ũngĩhota gũtengere, ũngĩhota gwĩka maũndũ maku naihenya, kwoguo nĩ wega gũtwarithia mwĩthikiri.

Moritũ nĩ maingĩ thĩiniĩ wa cukuru, arutani nĩ macamanagia namo, rĩngĩ nĩũgũtũmĩrwo mwana, mwana ũcio ndarĩte thikũ igĩrĩ na nĩ arendwo athome, nĩ ũgũtũmĩrwo ũngĩ, nake mwana ũcio ithe na nyina maraire makĩrũa, nĩ ũbatiĩ ũmũnyite ũmwarĩrie amenya atĩ nĩgũthiaga ũguo mũtũrĩre-inĩ na ũmũcokie kĩrathi. Ũngĩ nake aragerera maũndũ maritũ, ũngĩ nake nĩanyitirwo kĩahinya, nĩokire kwĩ mwarimũ, mwarimũ nake ndarenda kũmũigua, mwarĩmũ ũcio rĩngĩ akarakarĩra mwana ũcio na ndoĩ marĩa aragerera. Kũoguo arutani nĩ macemanagia na moritũ maingĩ magĩthomithia ciana, rĩngĩ ũngĩ nake nderĩga cukuru tondũ nĩ arwarire, aciari ake matithiaga thibitarĩ na rĩrĩa mategũthiĩ thibitarĩ mwana rĩngĩ nĩegũikara mũciĩ, arware arwarire kũu mũciĩ o rĩrĩa agatwĩka wa kũhona no mwarimũ no arabatara arĩrie mũciari ũcio nĩgui atwĩke wa kũhũthia ngoro atĩge kũrũmĩrĩra ndini icio ararũmĩrĩa nĩguo atwĩke wa gũtwara ciana thibitarĩ. Angĩ nao mageragĩra moritũ maingĩ, ũngĩ nĩegũka akũhe karũgano ũrĩa aranyitirwo nĩ ithe kĩahinya na ithe aramwĩra nĩekũmũraga ndagatwĩke wa kwĩra nyina, mwana aũcio agakorwo na thina mũingĩ wa hakiri, atĩ ona wageria kũmũthomithia ndarĩ ũndũ angĩnyita. Ũguo arimũ nĩmatũnganaga na maũndũ mau maingĩ na magatwĩka a gũkorwo na ũritũ rĩrĩa megũthomithia ciana.

Rĩrĩa ũgũteng'era rũcinĩ, nĩ wega tondũ nĩ ũranogora mwĩrĩ, nĩũgũcoka ũkarũga rũga, rĩngĩ nĩ ũkũrũga ũtarĩ na kĩndũ, rĩngĩ ũkoya mũkũa, ũgatara, ũgatara maita maingĩ marĩa ũkũhota kũrũga, ũgathiĩ wongereire o mũthenya o mũthenya. Ningĩ no ũkome thĩ, ũkomete thĩ ũgokĩria mũtwe ũgaikara thĩ, ũgatara maita onakorwo nĩ maita ta ikũmi ũgĩũkĩraga ũgĩikaraga thĩ, ũgĩkomaga ũgĩũkĩraga, ũguo nĩ, icio nĩ njĩra cia kũnogora mwĩrĩ. Ningĩ ona rĩrĩa ũkũinamĩrĩra ũkahutia ciara cia magũrũ, onogwo no ũranogora mwĩrĩ na ũgatuĩka wa gũthiĩ wega mũtũrĩre-inĩ.

Ahũri a mbiacara nini nĩmacemanagia na moritũ maingĩ, wa mbere nĩ gũteng'erio nĩ kanjũ rĩrĩa maga gũkorwo mena marũa makũruta wĩra ũcio, kanjũ ndĩrĩ hĩndĩ ĩrekaga marute wĩra. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ kũgĩa na indío cia kwendia no matirĩ na andũ akũgũra tondũ rĩngĩ kĩrĩa marendia andũ arĩa mamarigicĩirie mena indo icio. Indo icio rĩngĩ nĩ magũraga cikaga agũri magacoka nĩmagaga mĩthiĩre mĩega ya indo icio, akorwo nĩ ta nyeni citingĩikara makĩria ma thikũ igĩrĩ, ya gatatũ itingĩendio, ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũici nĩmatwĩkaga akũiywo, mĩkora ĩgoka ĩgabunja ĩgakuua indo ciao, magacoka noti, makaga kĩndũ gĩa kwendia na mũtũrĩre wao ũkahagarana.

Arutwo nĩ mokĩraga tene, angĩ nĩ marathiĩ thabarĩ ndaihũ nonginya mokĩre thaa ikũmi na ĩmwe, manyite njĩra kuuma thinacara, thaa ĩmwe ĩgĩkinya nĩguo makorwo kĩrathi. Nao arĩa me thukuru cia gũkoma, nao mokagĩra o thaa icio thaa ikũmi na ĩmwe nĩguo mahote kwĩharĩria, gwĩthamba nĩguo thaa cia kĩrathi igĩkinya makorwo me kĩrathi metereire mwarimũ oke amathomithie.

Rĩrĩa aciari moka thibitarĩ, kahinda-inĩ kau moha nda, ihinda rĩu rĩa mieri kenda, nĩ mabatiĩ magoka makamba makaheyo kĩrathi, magathomithio ũrĩa magĩa ciana megũciongithia mĩeri ĩtandatũ, na na baita ya gũciongithia mĩeri ĩtandatũ, ũrĩa mwana atakarwara, ũrĩa mwana egũkura na emwa emwa ena hinya, hau ũkamanyita ũkamathomithia, na rĩrĩa mohoka na magĩa ciana, marehe ciana thibitarĩ nĩguo cithimwo na cii citho cigitĩrwo mĩrimũ ĩrĩa cigitagĩrwo, mabatiĩ magoka magaikara thĩ, makamba kũheyo kĩrathi, magathoma ũrĩa mekũrera ciana, na ũrĩa megũciga na njĩra ĩrĩa njega, na hau nĩ mekũmenya bata wa gũciongithia mĩeri ĩtandatũ, na matwĩke agũciongithia hĩndĩ ĩrĩa maracirera mĩeri ĩyo ĩtandatũ ya mbere.